Epae atayiolo pih ore im'baa kumok natayiolo paaku olonyor olmanyara naa nchere eeh kaidim naun imaua naas imbaa sapukin naijo aun ilkiek naitobir sii enkop naitobir imaua naitaobir olkayiapa naitobir enkoitoi naimi naitobir sii entoki naji olfaranda nena pookin Neeku ore imbaa kumok duo oleng naidim ataasa naa nchere ore ara sii olonyor olmanyara naa nchere ayakikisha ajo etuuno sii iltunganak ilkiek te pooki alole tepookiwueji natii netii sii iltunganak pookin neeku ore tenchoto ai naa nchere ore esidano olmanyara naa paaun ilkiek paun imaua naitobir sii compound ai naitobir sii nchere metaa metii sii intokiting nalus kuna pookin.

Epae kaidim nalimu ajo ore nchere ore enkolong duo natareto emurua tesiai duo nemalali naa nchere ee etii enkolong nabo aa nashomo ake nalo KFS Kenya Forest nalo aun ilkiek karibu threehundred naa ore kulo kiek naa ninche aishoo kulo tung'anak metuuno pookin naitutum entumo nabo sidai nairorie iltunganak aiteng'en tendiaraki entumoto ooh eeh nena eleko keek kanyoo esidano olkeek kainyoo esidano teniata ilkeek kainyoo sii esidano teniata enkang naata ilkeek sidain Wengai sii toki naa nchere pee naitoki sii aliki aitoki

Kajo nanu ore intokitin duo sidan oleng naaya oltung'ani enkata nalo airriwaa iropiani naa enkipande enedukuya iyakikisha ajo iyata enkipande ore enkae niyata sii inambai oltung'ani liloito airriwaa ore enkae nanchere ashu tenaa iyata tenaa sukuul igira alo airriwaa niyata account number esukuul ashu iyata account number ina alo ore enkae nanchere tanaa igira airriwaki iropiyiani olikae tung'ani nenaikash niyata paybill ilo tung'ani niyata sii enkitambulisho ino amu duo ninye nanare oleng te pookin ashe.

Epae kayiolo sai ajo kelelek oleng' aa ore entoki edukuya nilo aas naa nchere ore entoki edukuya nilo aya naa entoki naji police Abstract Ore entoki eare naa intoki alo Huduma Centre , ore piilo Huduma Centre neeta iropiani esajata naakajo enjeta ooamisini ninye ilo alak peyie kinjori naa entoki naji waiting card? enkardasi duo nilo aanyunye naa enakipande ino naimina neeku kelelk itum enkipande tesiokinoto oleng owikii are ake nilo atum enkipande ino aa ng'ejuk aa keeta sii intokiting sidan eserkali enaa saai neeku kelelek oleng ataasishore nanu ina internet nataasa nena applications pookin aigero impala ainei pookin inatum enkipande ai tiatua iwikii are

Ore enkoitoi edukuya naa nchere piisuj aah piing'ur kulo tung'anak kaja iltung'anak opoito enchoto niloito ore engae naa nchere iyata sii enkiti kiroroto sidai aitobir duo olbg'ejep aitobiraki metaa ore piiro naa iyata olkiti ngejep sidai iyata olkiti omon sidain aa nchere kaji iloito, kaidim nai naloito ewueji nejee? Olee kaata kuna kuti ropiani amaa emilintabaiki olonyor Enkai niyiolo ajo kekintoki ake atum taisere Ore eimu nena kiroror naa nchere kelotu oltungani ilo tungani nifiklria nejo kesipa pi enejito ele tungani niaku ekiya ake ata duo miata inaduo ropiani Niaku ore engae toki naa nchere olee miro ainyalaki miro ainyalaki iltung'anak enkutuk iroro anaa oltungani duo oyiolo naa enajito Ore engae naa nchere ore tenirara kumok na indimidimi nijojo ore amu aikira esiana naje naa aikilak

Ore enedukuya kaidim najo nchere ore esidano duo naasishoreki peesishoreki ena naa nchere ore piibooyo sii piibooyo entoki naji early pregnancy peyie mitoki atum nkera kutitik nchere ntoyie selenken ee emetum akeninye enkoshoke eton eitu ebau erishata enye Ore engae naa nchere piibooyo sii enutai epooki rishata nchere keeta erishata ake naasishore eeh enkata duo tolmaasai nchere keetai enkata naa keisho ake keisho keisho ake iltung'anak aisho aisho aisho Ore sii engae naa kibooyo nkulie moyiaritin kumok kibooyo nkulie moyiaritin kumok Ore engae naa nchere piisho sii entomononi ashu enkitok, keisho sii biyotisho sidai aitoki nitobir osesen lenye neeku ore duo tenanu naa nena naaji atejo aaidim najo nchere keas keeta duo ina sidano tenchoto oo

Uuh kayiolo inchere ore esidano ele sindano le polio toonkera kutiti nanchere eh kisho biotiosho sidai kisho inkera biotisho sidai nitapaash sii imoyiaritin naijio nena e polio nisho sii eh engolon duo sapuk naidimare imoyiaritin metaa ore peelotu emoyian nemeidim sii atijing'a enaduo kerai tenkata kake keya muda oleng piitoki amuoyu ore enkae nanchere kidim ake nisuia ina kerai pemetum ake uh kulie moyiaritin dangerous neme duo kuna atari sana kena nemeidimai uh atabak neeku ore enaduo kerai ebulu etum ilo sindano nemitoki aata eh enyamali sapuk niaku ina naaji nanu aidim atejo tentiarake ilo sindano.

Ore oshi nanu naa eeh kaidim nadolu intokiting are ashu uni ore enedukuya naa television tv kalo nalo adol taarifa e tv nalo adol inkipindini pookin e tv naa kaisho ina ilomon ore eniare nesimu ai ore esimu ai naa kaisho updates pookin tentoki naji google wentoki naji opera mini ore enkae nanchere ore eneuni naa entoki enkoitoi najib whatsapp ore ina oitoi naji whatsapp naa ninye atumie ninye atumie sii ilomon kumok oleng eimu ingurupi engurup e whatsapp ninye oshi ainining'ie oleng niaku inewueji oshi atumie ilomon lainei ilomon duo lopirta enkop ang enkop kuhusu enkop pookin pokiwueji.

Ore tenanu emurata naa keeta iwuejitin kumok kepaasha naa ore epaasha naa ore tenchoto ang' ormaasae naa ore orkuak lang' naa kitodolu ajo ore emurati enkayioni naa ketupukuo naa aa enkayioni nelo naa aaku olee meekure aa enkayioni etaa olee neeku Ore toonkulie wuejitin naa kdimayu naa ore emuratare enye nitodolu ajo etupukuo enkayioni aaku olee neeku nijia nanu aidim atejo.

Uh ore teina naa kajo nchere miba enkiteng'ena sapuk nayieu nelikini iltung'anak naa enkiteng'ena embaare edukuya aore embaare edukuya naa keimu iltung'anak maate inchere keetae oltamoyiai naore ele tamoyiai netamoyia ewoji neje neeku ore entoki naitaasi nentoki naji first aid embaare edukuya naore ena baare edukuya naake keretu oladuo tung'ani metaanyu nyoo enaduo garri ore eniare naa teneyauni ore peasi ina baare edukuya eh naa ketaana sipitali naa kidimi ake nepiki oltuktuk neyai oltung'ani ampaka aji, ampaka sipitali ashu tenedumuni ake enkae arri nitaini neyae ampaka sipitali ore pebaikini ineweji basi taa tine wueji naa epuoi aliki iltung'ana metaanyu inyoo engarri oltamoyia kake ore duo tena terishata duo naatae nanchere ore eimu eh ena baare edukuya naa kidim oladuo tung'ani ataanyu engarri inyoo ena arri oltamoyia niaku ina naaji nanu aidim atejo tentiarake ina siai oltamoyia pianyu esiai.

Kaajo nanu oree tena duo orbaribara naihusu kulo tung'ana loomatatuni naa ncheere peesuj ake siatin enje tenkaraki keeta naa entoki naaji sidemirror ore ena sidemirror naa enaa kioo naing'orie ajoo kaa aari nagira alotu ashuu kanyioo naati tesiadi enye neitoki sii aing'orr dukuya ajo kanyioo naati tedukuya ninye, ore etii atua netii sii enkae kioo natii atua naa keidim aing'uraa ajo kanyio esiita iltung'anak lenyenak tiatua engarrii , ore enkae naa ncheree keidimayuu sii aitoki neitokii sii aing'orr signs ashuu kuna girishat naatii ilbarabarani ncheree ketii ewojii naa kejoo shomo akitii amu oree ewoji nijing'ita naa kajo ketoronok etii sii enkae najito ore enewoji naa ilo aiim nyoo ,kedianye ashuu ilo aiim tatene ashu ilo oree ene nkae wojii na ketii ilbarabarabi aare loosuja , neeku ore eimuana olbaribara naa nchere oree eimuu pookii tokii na keponuu aaret iyiook meetaa kutuum.